Haha nĩ haronania ithabu rĩrĩa rĩarĩ rĩa thirikari mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩtatũ. Haha mageka ithabu rĩa kuonania ũrĩa mahũthĩrĩte mbia. Mbia mahũthĩrĩre nyingĩ nĩ irĩa mahũthĩrĩte na maaĩ tondũ mahũthĩrĩte mirioni, birioni igana rĩmwe rĩa ikũmi nĩcio mahũthĩrĩte na <inaudible> andũ maaĩ. Magĩcoka makĩhũthĩra na mbia cia kũrũa na thĩna na gũteithia atumia. Na cia kwandĩka andũ aya anini mawaĩra makĩhũthĩra bilioni sixty nine. Nĩ macokire makĩhũthĩra bilioni ikũmi na ithatũ gĩthomo-inĩ gĩa ciana na mathukuru-inĩ. Ũrĩa macokire makĩhũthĩra birioni magana matatũ ma mĩrongo ĩtandatũ gũthondeka maũndũ, gũthpndeka ta indo ta bara, gũthondeka indo ta kambuni irĩa ciagĩrĩirwo ciongererwo gĩkĩro na kĩrĩa, njĩra ya mĩgithi. Nĩ macokire makĩhũthĩra bilioni magana matatũ ma ikũmi na kenda ũhoro-inĩ wa thirikari gwĩka atĩ, ũgendi-inĩ wa matũra na ũgendi-inĩ o wothe. Magĩcoka makĩhũthĩra...

Ndona mbica ta ici ndirikanaga anene na andũ arĩa matũrũĩire wĩyathi, andũ arĩa mahotire tũcokerio mĩgũnda ĩrĩa twatunyĩtwo nĩ akoroni, aya nĩo marĩ mababa mababa maitũ marĩa marũĩrĩire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ndamona ndirikanaga thakame nyingĩ yaitĩkire tũngĩkaneo mĩgũnda ĩno itũ. Nĩcokaga ĩkandirikana ũrĩa ithuĩ ta andũ airũ twatũrĩte twĩ ngombo ya andũ kũrĩa nginya mũthenya ũyũ kũrĩ andũ airũ no ngombo. Ndarora ngaririkan korwo ti andũ ta aya kũrũgama makarũĩrĩra makauga nĩmaigania tarĩngĩ tũngĩtũraga ũkombo inĩ. Ĩno yonanagia njamba cia rũrĩrĩ irĩa ciarũĩrĩire wĩyathi irĩa ciaugĩre nĩguo ciaigana na nĩciaigana. Kenya nĩ ya Kĩrĩnyaga itungati cia Kĩrĩnyaga na magĩcoka magĩthiĩ kũrũa mbara yarĩ nene mũno makomaga mĩtitũ-inĩ makĩgeria kũrũĩra bũrũri wa wĩyathi ũcio. Nĩ andũ mathĩnĩkire mũno mũno bũrũri ũyũ witũ ũgĩkona ũrĩa wonire na aingĩ nĩ kĩeha aingĩ nĩ makuire matonete nginya gĩkeno kĩa wĩyathi ũcio. Aingĩ matimenyekaga kũrĩa mathire. Nĩ gĩkeno kũwoneka atleast kUona atĩ kũrĩ andũ arĩa atatũ tũririkanaga mathire na mĩrĩ yao tondũ andũ aingĩ matiacokagia mĩrĩ.

Mbica ĩno ĩna andũ atatũ arĩa macereire bengi, kwĩna arĩa mathiĩte bengi kũruta mbia, kwĩna o marekĩra mbia na kwĩna o mathiĩte kũhũthĩra western union macitũme njaa wa bũrũri kwĩna ũrĩa mũndũrũme ũrũgamĩte counter ĩrĩa ĩna western union akĩhũra mũhũri tũtoĩ itoe kana nĩ mbia anyita kuuma bũrũri wa na nja kana nĩ gũtuma aratũma, mbicainĩ yake kwĩna mũtumia ũrugamĩte raini-Inĩ etereire mũndũ wa gũka kũmũhe ũtugati, arũgamĩte etereire wega ya gatatũ kwĩna mũtumia wĩho akuĩtegabeti gake araheo ũtungata mbegi-inĩ othe marũgamĩte counter-inĩ ciao cia bengi.